Kaneno gini to gimabiro e paro en ni, dongruok maKenya dhiyudo e higa eluf ariyo gi pira ng'uen mabiro. Luore gi kaka ger ruok dhi bedo, developments madhibedo. Gi duto te madhi medo Kenya bedo e higa mosudore maber kochopo higa eluf ariyo gipira ng'uen. Kae aneno gorofni maber midhiger, madhimeyo Kenya bedogi dongruok mondogore ahinya. Aneno weche mang'eny manyalo timore mamiyo Kenya nyalo bedo gi dondruok dongruok e higa eluf ariyo gi pir ang'uen. Ei dongruokgi te, aneno osiptende, aneno network mabeyo, aneno duto te manyalo miyo Kenya dongore ei higa eluf ariyo gi pira ng'uen. Aneno skunde mabeyo koger, aneno kanisni mabeyo koger, aneno networks maber koger.